Ngũkũ ya kĩenyenji nĩyendetwo mũno, no nayo ngũkũ ĩno thutha wa kũmĩrenga mũtwe no wambire ũmĩtherũkĩrie maĩ, matherũke therũ therũ nĩgetha ũcoke ũmĩrike hau, wambie kũmĩbuta maguoya mayo tondũ makoragwo mamĩnyitĩrĩire mũno makoragwo me momũ ona nyama yayo, no nyũmũ. Kuoguo thutha wa kũrĩkia kũmĩthĩnja nĩũmĩtherũkie ngũkũ ĩyo. Wega wayo nĩ atĩ thubu ũcio wa ngũkũ ĩyo ya kĩenyenji ũkaragwo wĩna mũrĩo mũno, no ona nyama yatherũka yahĩa onayo ĩkoragwo ĩrĩ ona mũrĩo ota thubu ũcio.

Rĩrĩa andũ manyitana, ũnyitanĩri ũcio nĩ ũkaga na mawega maingĩ mũno. Ũndũ wa mbere, andũ acio no manyitane mathondeke gĩkundi, gĩkundi kĩrĩa marĩigaga mbeca. Magathiĩ makahingũra SACCO, makaambia kũiga mbeca yani makaambia kĩama nĩgetha maigage mbeca kũrĩa gwa SACCO. Na maiga mbeca cia kũigana, makaambia gũkomba marũni manene megĩkundi. Magathiĩ mageeka ũndũ, magaaka mburoti kana makagũra mĩgũnda nĩgetha gĩkundi kĩu gĩgĩkũre makorwo mena indo ciao othe.

Thĩinĩ wa gĩcigo giakwa na makĩria mũno kũrĩa ndutaga wĩra ũkoraga andũ nĩ agũtaru mũno, kwoguo rĩrĩa ma rĩhwo mũcara, mũndũ ũcio ndarenda gũtinda agĩthiĩ kũgĩra mbeca bengi kana ATM. Mũndũ ũcio araigwa ena ũgũta na kwoguo kĩrĩa agũĩka, egũthiĩ kũrĩa gwa Safaricom gũfuliza. Agaburiza, na rĩu Agĩburiza, akagĩa na mbia tondũ nĩ mbeca cia naihenya kana akaingĩra kũrĩa kwa Zenka akagucia mbeca, mbeca ciroka naihenya, tondũ ciroka naihenya gũkĩra gũthi kũgĩra mbeca ATM kana bengi.

Thutha wa mũtumia oha nda, oũrĩa nda ĩo yake ĩrathiĩ ĩgĩkũraga, noguo naguo ũgima wake wa mwĩrĩ ũthiaga ũhotomete kana ũgathiĩ ũthiĩte thĩ tondũ nĩ aragaĩra mwana kana nĩ aramũgaĩra thakame yake koguo agakorwo ena, ena maita maingĩ ena thakame nini, pureca nĩ ĩhaicire na nĩ abatiĩ gũikara agĩthiaga kiriniki nĩgetha kũrorwo maũndũ mau na abacĩrĩrwo na aheo ndawa iria ibatiĩ kana erwo ũrĩa egũĩka nĩgetha ndagagĩkorwo e hatĩka-inĩ.

Ũyũ nĩ mwana na mwana ũyũ nĩaroneka erũĩ na rũĩ rũrũ rwina gĩko mũno mũno makĩrĩa, rũĩ rũrũ rwĩna gĩko kĩingĩ rũhana rũĩ rũrĩa rwa kũrĩa Nairobi ,rĩũ mwana ũyũ ehatĩkainĩ nene mũno nĩũndũ wa gĩko gĩkĩ kĩrũĩinĩ rũrũ nogĩkorwe kĩna mĩrimũ na nĩaroneka nginya nĩarataha maĩ maya magũthiĩ gũthaka na maĩ maũ nĩ maĩ menagĩko kwoguo ũgima wake wa mwĩrĩ wĩ hatĩkainĩ nene mũno na abatie abe athiĩ athimwo auma hau na akanio ndaganacoke hau.

Rĩrĩa mũrĩmi aigua rĩtwa matumbĩ, eciragia ũrĩa ekũrera ngũkũ nyingĩ, nĩgetha cimũrekerie matumbĩ maingĩ, na nĩgetha ahote kũmeendia one bainda, kana ĩkorwo rĩu ĩ wĩra ũrĩa araruta wĩ ta biacara. Na kogwo mũndũ ũrarogota matumbĩ kwa wũingĩ abatiĩ amenye njĩra ĩrĩa njega, nĩ kũrogota matumbĩ na guoko gwaku we mwene, nĩgetha ũnyihie gũkuangĩka kwa matumbĩ macio.

Ngũkũ nĩ irĩ baita nene mũno tondũ nĩ irĩ thoko, nĩ ciendetwo nĩ andũ na gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa andũ nĩ kĩrĩaga ngũkũ. Either cikorwo nĩ ngũkũ cia kienyeji kana ngũkũ ici ingĩ cia broiler. Na kwoguo, gatagatĩ ka ngũkũ ici cierĩ, ngũkũ ici cia nyama kana cia kienyeji nĩ ciendetwo nĩ andũ, no nacio nĩ ciikaraga mũno cingĩgakũra. No ngũkũ ici ingĩ cia broiler nĩ ngũkũ cikũraga na mweri ũmwe, na kwoguo nĩ irarehe baita tondũ nĩ ũraciendia naihenya.

Niĩ ndĩ mũrĩmi wa njui na njui ũngĩaga gũcirora wega nĩ cikoragwo cíĩna kana ciĩ hatĩkainĩ ya kũnyitwo nĩ mĩrimũ mĩingĩ mĩrimũ ngũrani. Na kwoguo nĩgetha gũcigitĩra kuumana na mĩrimũ ĩno, njui ici nonginya ũrore irio irĩa cirarĩa kana nĩ irio irĩa cihĩtũkĩtio nĩ marĩgĩtarĩ kana ma girigasa, na niĩ nyendaga gũcihe Chick Mash tondu Chick Mash nĩ ĩtũmaga cihote gwĩtiria mĩrimũ na cigĩe na hinya.

Kambuni ya Safaricom na ya Airtel nĩ kambuni cingĩhota gũtwarithia bũrũri nambere, kana cihote kũandĩka andũ aingĩ ta a youth. Tondũ kambuni ici no cihote kana no mauge magũithie thogora wa intaneti nĩgetha mbeũ njĩthĩ cihote kũingĩra intaneti-inĩ ci ciothe, nginya mũndũ ũrĩa ũrarĩhwo mũcara wa thĩ mũno makĩria na nĩgetha one mawĩra maingĩ gũkũ intaneti-inĩ tondũ intaneti ciĩna mawĩra maingĩ mũno. No rĩu intaneti ĩkagĩa goro. Kwoguo Safaricom na Airtel mangĩ gũithia intaneti, maũndũ nĩ megũkorwo me mega.

Gĩthomo gĩa kũhũthĩra tekinoronjĩ, nĩ kĩega mũno makĩria gũkĩra gĩthomo kĩa ndũire, nĩũndũ, gĩthomo gĩa tekinoronjĩ no ũthome wĩ handũ hothe harĩa ũrĩ. Ndũrabatara gũthiĩ nginya thukuru, atĩ nĩgetha ũthomithio, no ũthomithio nginya wĩ gwaku nyũmba, kana wĩ gwaku wĩra-inĩ. Nakĩo kĩa ndũire gĩthomo kĩu, nĩ kĩarĩ kĩritũ mũno tondũ, kĩrabatara ũthiĩ nginya thukuru, nĩgetha ũhote gũthomithio. No naguo gĩthomo gĩa tekinoronjĩ, mahĩtia makĩo nĩatĩ, okorũo nĩta ciana, ciratigũo harĩa intaneti-inĩ, na cikambia gũthiĩ kũrĩa maũndũ marĩa mataramateithia.

Mũrĩmi angĩenda gũkũria ũrĩithia wa ngũkũ, kĩndũ kĩa mbere nĩ abatiĩ akorwo na kĩaga. Kĩaga kĩnene, kĩaga gĩakĩtwo wega na njĩra cia kĩrĩu, kĩaga kĩna ũtheri mũingĩ, kĩaga kĩna rĩera rĩingĩ tondũ ngũkũ nĩ ciendaga kũndũ kwĩna rĩera rĩingĩ na rĩera rĩtarĩ rĩuru, rĩera na, gũkorwo gũtirĩ na heho. Na kwoguo nyũmba nĩ yo maũndũ mothe. Kĩũmba kĩa ngũkũ nĩkĩo maũndũ mothe thĩiniĩ wa kũgacĩrithia ũrĩmi wa ngũkũ. Tondũ o na okorwo nĩ ũtukũ kwa gĩa heho, ũbatiĩ ũkorwo na njĩra ya gũcinengera ũrugarĩ nĩgetha citigakĩhotwo nĩ heho.

Gwa kahinda kahĩtũku gatarĩ karaya mũno, thirikari nene nĩ yo yanyitaga mbaru kana nĩ yo ya ya yaroraga macukuru kana honge cia gĩthomo, na nĩ yo yaneanaga kira kĩndũ. No kwa thikũ ici nĩ mahete rũtha thirikari cia kaũntĩ, makamoongerera kĩgĩna nĩgetha makahota kũhe okorwo nĩ macukuru indo ta bursary nĩgetha cikahota gwĩkũria. Na nyingĩ o ho nĩ cigũraga nginyĩra cikagũrĩra ciana laptop nĩgetha mahote gũthoma ũhoro wa technology, makamahingũrĩra macukuru mangĩ maingĩ ma nginya kothi cia moko.

Mũbango ũyũ wa ICT wa thirikari nĩũkĩte na mawega maingĩ mũno, tondũ thirikari nĩĩbuatĩrĩire ĩgakora kũrĩa icagi-inĩ kana kũrĩa gũtigĩrĩirwo gũtirĩ nginya na intaneti, koguo thirikari nene ĩgateithia gũkinyithia intaneti kũndũ kũu. Okorwo nĩ indo ta thitima, indo icio cihutanĩtie na ICT ciothe cigathiĩ cigabuatĩrĩrwo. Magacoka makahingũra macukuru magũthomithia andũ acio me kũu intaneti kana ũhoro wa ICT na tekinoronjĩ.

Gwa kahinda gaka arimũ nĩ mahetwo, kana hakuhĩ arimũ othe a macukuru maya mothe ma Kenya nĩ makoretwo makĩheo laptops na gũgakorwo kwĩna app cirathondekwo ta app ĩrĩa ĩtagwo ya Kurasa. App ĩyo nĩ ya arimũ na arutani. Arimũ magathiĩ kũu mageekĩra indo ciothe iria arutani marabatara. Nao arutwo, iria arutwo marabatara. Nao arutwo makaingĩra kũrĩa makooya na magathoma, mageeka ciũria iria ciĩkĩrĩtwo kũu nĩ arutani ao.

Thirikari nĩ ihithaga maũndũ mayo maingĩ mũno na nĩhithaga nginya maũndũ mamwe marĩa marathii kũhutia thirikari kana mangĩkwonereria njĩra ya kwonana na thirikari mũno nĩhithaga mũno na kwoguo rĩrĩa ĩrathomithia kompyuta ĩkorwe atĩ nĩyo ĩrarũgamĩrĩra kompyuta nĩgũkorwo ĩkĩrigĩrĩria indo nyingĩ mũno gũkĩra mũndũ kĩũmbe ,mũndũ kĩũmbe nĩonanagia indo nyingĩ na akonia arutwo maũndũ maingĩ nigetha makorwo menawandandũku wa meciria.

Technology ĩno ĩkuo tha ici nĩ njega mũno tondũ ĩna maũndũ maingĩ na ĩgatũma maũndũ mothe mahũthe. Okorwo nĩ mĩtaratara yothe ya mathomo, ĩ kũrĩa intaneti-inĩ. Okorwo nĩ mabuku mothe marĩa arimũ marathomithia, kana mabatiĩ gũthomithia arutwo, me kũrĩa intaneti-inĩ. Naguo mwena ũyũ ũngĩ arutwo o nao, okorwo nĩ arabatara ibuku, egũthiĩ o kũrĩa intaneti-inĩ tondũ technology nĩ yũkĩte na nĩ ĩkuhĩrĩirie kira mũndũ.

Macukuru-inĩ maitũ marĩa maingĩ ma kĩmũthingi na ma sekondari mathukuru mau nĩ ũgũkora kwĩna arimũ amwe a tene, na arimũ aya nĩ arĩa mathomaga gĩthomo kĩrĩa gĩa tene. Tondũ arimũ acio o na aingĩ ao matiũĩ mathomo ma kompiuta na kwoguo ũrakora nĩũndũ wa technology ũrĩa ĩthongete nambere, arimũ arĩa nĩ maratũngana na maũritũ na mĩhĩnga tondũ matirĩ na ũgĩ ũcio. No ningĩ, no matwarĩrwo andũ mamonererie ũhoro wa technology na nĩgetha makorwo rĩu o na meciria mao me ũmũthĩ, mathomitho mooke ũmũthĩ na njĩra ya gũthomithio ũhoro wa technology.

Arimũ a thekondarĩ nĩ mabatiĩ makorwo mena mĩbango mĩega, mĩbango mĩnyoroku, na mĩbango ĩroretwo na ĩgathuthurio, na ĩgabangwo na mĩbango ĩthũrimĩtwo wega. Tondũ rĩrĩa me kũrĩa ũguo thekondarĩ magĩthomithia arutwo acio, arutwo acio nĩ arutwo acio nĩ arĩa marakũra na nĩ moomagia ciongo mũno. Kwoguo rĩrĩa arimũ matarĩ na mĩtaratara mĩrũmu ya githomo, no mahĩtanie na arutwo acio, na magatũma arutwo acio magakorwo matirathi na njĩra ĩrĩa marataarwo nĩ arimũ ao.

Gĩthomo gĩa kũhetũkĩra intaneti nĩ gĩthomo kĩega mũno, na nĩ gĩthomo gĩũkĩte kũhũthĩria andũ aingĩ mĩtũrĩre yao, andũ arĩa mandĩkĩtwo mawĩra na andũ arĩa mena mabiacara tondũ ũrakora gĩthomo kĩa intaneti mũndũ tondũ no agĩthomere handũ hothe harĩa arĩ. Koguo nĩ arona ndagĩka kana akeia ndagĩka icio agathiĩ handũ agaikara akirĩte nĩgetha aingĩre kĩrathi athomithio kũgerera njĩra ya intaneti ee handũ handũ gwake nyũmba kana handũ hake wĩra-inĩ gũkĩra aume wĩra-inĩ kana nyũmba athiĩ nginya cukuru atĩ nĩgetha agathome.

Ũrakora macukuru-inĩ maitũ, ona thaa ici, kũrĩ ona, arutani akũrũ, kana arutani arĩa mathomete hĩndĩ ĩrĩa gũtakoragũo na kombiuta, kana ũhoro wa ndigito ũtakũrĩte mũno. Na kuoguo arutani aya, nĩmaratũngana na mĩhĩnga, na magakorũo, matirahota kũthomithia arutwo aya a kĩrĩu, tondũ arutwo aya a kĩrĩu nao, ũhoro wa ndigito nĩguo mahĩmbĩirie mũno makĩria. Kuoguo arutani aya, okorwo thirikari nĩrenda kũmateithia, ĩbatie ĩmatũmĩre andũ, mamathomithie ũhoro wa ndigito. Mamathomitie ũhoro wa teknolojia, na maũndũ mangĩ marĩa marabatara.